Ketumoki itung'anak ataas esiai tenebo tenkaji, eneworiworikino inkias neeku meeta ake obo lenye lemibungita enenye makejek, niriamakini aas omidipi tenebo.